Chiemoni kaka ilose, ma en ngwacho koro ngwachoni ipoke ipoko poteno ma potego wuogi maber kasto kosepokgi mang'eny e sufuria, then ikawogi to ikete e trough tilwokogi ilwokogi maler ma chilo wuogi then kosewuok, ing'ado matindotindo. Koseng'adi then inyalo kaw moko koseng'ad mabeer tikawo kanyo to itero e kendo and then ikawo nyanya tichielo, ikawo mo tichielo and then kisekawo mo ikawo chumbi tikete matin then irudiirudo kamo osechielore gi nyanyago gi kitungu then ikelo ngwachogo tiole wiye tiwe opapni bang' muda mar dakika prariyo kama todhibedo mochiek.

Gimatimre kae, mae ng'ato, ka japuonjre moro obire interview obire interview mondo obed interviewed by the interviewee koro interviewee pimone kaka onego otim en gi laptop en gi ginene kompiuta kanyo, en gi ng'ato kanyo en gi kalam koro opimone kaka onego otim. Kata kata kaka onego otim tich mo obiro manyo no. Koro onego otime maber

gima timore kae mae ja apiko moro obiro ma apikone oyudo puncture yani tiend apiko otuch koro obiro ir fundi mondo olosne tielo maber mondo dinne mokuthne muya ma med ne muya mondo odog e tich, nikech koro ma nomanyo ga tich but apiko ayudo puncture koro obiro dine.

Gin gik midware e tijni, idwaro loo. Loo maber mokete e mbolea, mosepidhe mbolea ma mosekete mbolea koro kendo loo machiek maber. Kasto idwaro mauwa, idwaro besen kata ndoo then idwaro cool temperature kuma, kopidh gie to ginyalo tii maber then idwaro plants go mimea go mondo gitii maber

Gimatimre kae ma otim ne plantation koro ma, picha mokwongo marachar no aneno ka kodhi opidhi, mano koth yien no ma yath. Kendo picha mar adek gi mar ariyo no, man malo no, aneno ka yien no osedongo maber. King'iyo picha ma koni, tineno ka yienno odongo maber, koro ma en agriculture. Ma en agriculture moko mopidhe yiende

Aneno glas, aneno rosemary maua , aneno korot aneno maua kendo besen moket emaua go aneno mesa , mesa nikod nengo kendo law mar g'ato nikod nengo.

Tijni kanono maber ma en tich ma, nyithi skul obire e ginene gibire hall mondo gi giyud awards mondo giyud mich margi. Koro gibiro kanyo, gi jopuonj gi mbele kanyo mondo giyud awards mag gi kaka gitimo kendo gi gipora sana. Koro ma en award training day, ceremony day

Tijni ni kod nengo nikech ma en tich maber makonyo yiende mondo odong maber kata makonyo nyanya kata makonyo fruits mondo odong maber. Koro tijni ka ng'ato timo to onyalo yudo omenda maber. Omiyo omiyo ginene, omiyooo it yien kata ginene roots mag yienno koro bedo wet koro yudo pii. koro yien dongo ,maber ma onge oharo kata matin .Koro yien dongo maber ma dong maduoong'kata ka ne ene nyanya to nyanya chiek mabaer.

Gini kaka natiyo go, ma nen ga nen chondro mag chudo. Koro idhi e m-pesa, idhi e Paybill tiketo four hundred two hundred ma Paybill mar KCB M-PESA then iketo account number awachni nidachulo kata pesa moro e duka then ichulo. Koro ma niketo ga e dukni mag jii koro ichulo inyalo chura gi yor simu mondo omiyi gimanidwaro e dukano kata e supamaket no

Gimabire e pacha kaneno ma en citizen television koro ma en logo mar citizen tv. Koro ma e gima ikelonwa e tv kachacha seche modhi break koro ikelonu kachacha inene kaka olworo koro ma en tv station mar citizen tv man e Kenya ka

Gimomiyo ahero tijni, ma en tich maber, nikech ma en dhi e beach kata mar kaka mar Mombasa cha tidhi tiyueye e kumo ber tinyalo bedo kanyo, kor itekoni kitanda kando inyalo go sim kae iwinjo environment ber, muya kutho maber. Koro tijni ber nikech omiyi mor okelo mor omiyi mor, inyalo bet kanyo to i igo abal i swim e pii kata imulo ice koro mae maber, okelo mor e del ng'ato kata eo, e oganda